Ũkũria wa thamaki mũthemba wa Nile perch nĩ ũbataraga irio mĩthemba ngũrani, no irio iria ciĩkaga wega mũno harĩ ũkũria wa thamaki ũyũ nĩ irio mũthemba wa Tilapia Fly, Tilapia Fly nĩ irio cikoragwo ithondeketwo na tũthamaki tũnini, tũnini kũrĩ ici tũmenyerete ta rĩngĩ omena, no tũu nĩ tũthamaki tũnini na nĩ cihũthĩkaga ũkũria-inĩ wa Nile perch, thamaki ĩyo mũthemba wa Nile perch, gĩtũmi nĩ ũndũ Nile perch nĩkoragwo na predatory nature, predatory nature, nĩ kuga atĩrĩrĩ thamaki ĩyo rĩ no ĩrĩe kĩndũ kĩna mũhĩgĩra wayo, na nĩguo gĩtũmi kĩnene gĩa gũkorwo ikĩheo Tilapia Fly tondũ nĩ tũkoragwo twĩ tũthamaki na nĩ tũteithagia mũno ũkũria-inĩ wa thamaki ĩyo.

Harĩ gũtabania irũrũnganorĩ, nĩ tũrabatara mĩtaratara mĩega, ya gũtabania irũrũngano icio, na nĩgetha irũrũngano icio igakoragwo cina maimĩrĩra mega, na maimĩrĩra mayaĩ, mangĩrehwo nĩgũkorwo twĩna meharĩrĩria meega, meharĩrĩria mau nĩ tũgakorwo na kĩndũ ta aah kĩharo gĩa gũkorwo tũgĩtabania irũrũngano icio, iharo icio no cikorwo cíiĩna ũgitĩri, nĩ ciagĩrĩirwo gũkorwo ciĩna ũgitĩri, na ningĩ gũgakorwo kwina kĩndũ andũ mangĩnyua, kana mangĩrĩa, na rĩngĩ mwĩĩni ũmwe wa gũcanjamũra andũ, na nĩ getha maũndũ marĩa megũkorwo makĩarĩrĩrio hauĩ, kana magĩtabanioĩ, magĩe na mũcamo thutha wa ũhoro na matwĩke ma kũgacĩra

Nĩ kũrĩ njĩra ngũrani cia gũthondeka stand cia kũiga indo cia riko ta thani, ikombe na iciko no maita mangĩ kĩrĩa kĩhũthĩkaga nĩ plastic tondũ plastic ĩyo ndĩngĩguma kana ĩgace, nĩ ũndũ indo icio cigagĩrĩrwo rĩngĩ hau ciĩ na maĩ kana ciĩ njigũ. plastic nĩyo ĩĩ mould agwo na nĩgetha ĩgakorwo ĩna tũseti tũbangĩtwo na tũkarogamio na tũ standi na nĩgetha tũkorwo tũkĩnyita indo icio kana gũkorwo ikĩigĩrĩrwo indo icio ibangĩtwo kũringana na ũrĩa rĩngĩ mũndũ arakĩenda.

Kĩheo kĩega gĩa gũtuga mũthomi mũgi rĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ mũthomi ũcio rĩ nĩ athiĩ na mbere na ũthomi ũcio enagũo kana ũgĩ wake ndũratwĩka wa gũtinĩka. Na njĩra ĩmwe ya gũtuga mũndũ ta ũcio rĩ, nĩ rĩngĩ ũgatigĩrĩra atĩ gĩthomo kĩrĩa arathoma okorwo nĩ mũrutwo wa kompiuta rĩ, rĩngĩ nĩ wamũhe kĩndũ ta thimũ, kana okorwo nĩ mũrutwo rĩngĩ nĩ wa kũruga ta keki, ũgatigĩrĩra atĩ mũrutwo ũcio nĩ wamũ promote i, na macini ya kũruga keki. Ũngĩ no akorwo nĩ mũrĩmi, ũgatigĩrĩra atĩ nĩ wamũteithĩrĩria harĩ gũkorwo ũkĩmũhe indo cia kũrutĩra wĩra wake ta macembe, hũma kana ona mbeca cia gũgĩkorũo akĩgũra mbegũ cia ũrĩmi ũcio areka.

Harĩ wĩigithia wa mbeca rĩ ,niĩ ndĩ mũndũ kĩũmbe niĩ ndĩta mbeo njĩthĩ rĩ nongorwo gĩtanya kwĩgithia mbeca na mbeca icio ũngĩithia mwĩgana ũrĩa ingĩkorwo njiganĩire nagũo rĩ ,nĩ wakuma ngiri ithano, gĩtũmi nĩ ũndũ nĩgũkorwo icio atĩ nĩcio mbeca ingĩkorwo njiganĩire nacio kũigithia tondũ nĩ mbeca ĩria ingĩhota gũkorwo ngĩcokanĩrĩria kwa ihinda rĩrĩ.

Honge cia thirikari na cia mbeca nĩ ikoretwo ikĩheana ũhoro wa ũramati wa ũtonga kũgerera intaneti. Njĩra ĩmwe nĩ ya gũkorwo ĩkĩmenyithia andũ ũrĩa mangĩigithia mbeca ciao bengi-inĩ, na nĩgetha ikorwo igĩciarana. Ũndũ ũyũ no wongererwo na njĩra ya gũthomithia andũ ũhoro wĩgiĩ kũigithia mbeca na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na gũkorwo andũ makĩmenya nĩ maũndũ marĩkũ mangĩkorwo mangĩkũria ũtonga wao na ti kũũcokia nathutha. Njĩra ingĩ tũgĩkoretwo tũkiona nĩ andũ magĩtuĩka a kwanĩrĩra ũtonga wao, nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo net worth. Net worth nĩ ũtonga wa mũndũ, ĩyo nĩ njĩra ya kuonania atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio rĩ, ũtonga wake ũigana ũna, na nĩ ũgũkorwo, nĩ egũkorwo akĩmenya kana nĩ gũkũra ũrakũra, kana nĩ gũcoka thĩ. Na ĩyo nĩ njĩra njega ya gũkorwo andũ makĩmenyithio kũramata ũtonga.

Thamaki rĩngĩ na rĩngĩ nĩigũmagĩrwo nĩ mĩrimũ ĩtiganĩte, na mĩrimũ ĩyo nĩkoragwo ĩkĩonekana, mĩthemba ĩmwe ya mĩrimũ ĩno nĩ mũrimũ wa cotton mouth ũgakora thamaki yaku ĩna tũremarema gũkũ kanuainĩ na nginya gũkũ mwĩrĩinĩ, mũrimũ ũngĩ nĩ wa fin rot ũgakora tũthagu twa thamaki nĩtwanjia kũhana ta tũragĩa tũronda na tũkanjia gũtinĩkanga.

Rĩrĩa ũraharĩria ũcũrũ rĩ ũhagĩraga maĩ riko ma gĩthimo kĩrĩa ũrakĩenda gĩa ũcũrũ. Warĩkia kũhagĩra riko rĩ, ũkoya container ĩngĩ kado kana ona gathuburia, ũkoya mũtu ũrĩa ũraharĩria naguo ũcũrũ, ũgathima gĩthimo kĩrĩa ũrenda kũringana na maĩ marĩa ũhagĩrĩte. Mũtu ũcio woya rĩ ũgũitĩrĩra handũ ga container inĩ, ũcoke ũringie na maĩ, ũringie na ndũgatuekie mũno na ndũgakorwo wĩĩ mũmata. Warĩkia ũguo rĩ maĩ marĩa ũkũhagĩrĩte riko rĩ, marĩkia gũtheruka rĩ, ũgũitĩrĩra kahora mũtu ũyũ ũkũringĩtie na maĩ mahehu, ũitĩrĩrie kahora ũgĩkorogaga na mũiko ũkĩurugaga nginya rĩrĩa ũrĩtuĩka wa kũhĩa.

Maũndũ ma mũndũ kĩũmbe nĩmakoragwo magitĩrĩtwo nĩ thirikari rĩrĩa ũrahũthĩra intaneti kũhĩtũkĩra njĩra itiganĩte. Na ĩmwe yacio nĩgũkorwo atĩ rĩrĩa ũrahũthĩra intaneti, ũgĩka kĩndũ gĩtagũo browsing kũbrowse, kana rĩrĩa ũracaria motungata intaneti-inĩ, nĩũbataraga gwĩkĩra kĩndũ ta pini kana passwordi ĩrĩa ũngĩkorwo wĩkĩrĩte akaunti-inĩ yaku, na ũũ nĩatĩ mũndũ ũngĩ ndangĩhũthĩra akaunti ĩyo, kana atuĩke wa kũrora maũndũ marĩa wĩkĩrĩte hau, kana marĩa ũracaria, tondũ we nowe mwene ũwĩ pini ĩyo ũrahũthĩra kana passwordi ĩyo wĩkĩrĩte hau, ũũ gĩtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota gũkinyĩra ũhoro ũrĩa ũkĩhũthĩrĩte hau thĩiniĩ.

Rĩrĩa ndona rũri rũrũ rwa eCitizen ndĩciragia ũhoro wa motungata ma thirikari. Motungata maya ma thirikari no makorwo me kĩmbeca, rĩrĩa ũrenda kũhũthĩra intaneti ũkĩrora maũndũ megiĩ akaunti ciaku cia rĩngĩ bengi kana akaunti yaku rĩrĩa wa register na KRA Pin rĩrĩa ũrenda kũ register kana kũerũhia raini ciaku cia thimũ, kana rĩrĩa rĩngĩ ũrenda kũrora ũhoro wĩgiĩ ibande, nĩ motungata ma thirikari makoragwo marĩ rũhonge-inĩ rũrũ rwa eCitizen.

Wĩyandĩkithia wa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũhĩtũkĩra social health authority nĩyo SHA, nĩ ma bata harĩ mũingĩ, nĩ ũndũ rĩrĩa weyandĩkithia na ũtungata ũyũ wa SHA, nĩ ũratigĩrĩra atĩ rĩrĩa ũrĩbatara ũrigitani wa mbeca nyingĩ no ũkorwo ndũrĩ na ũhoti ũcio kwa ihinda rĩu, ũtungata ũyũ nĩ ũratigĩrĩra atĩ, mbiru icio ciothe kana marĩhi macio mothe, nĩ makambwo nĩ rũhonge rũrũ kũhetũkĩra thirikari na nĩ getha ũgatuĩka wa kũrigitwo ũtarĩ marĩhi ũgũkorwo ũkĩrĩha. Ũguo gũkũnyihĩria mũrigo wa gũkorwo na marĩhi manene ma thibitarĩ.

Harĩ gwĩkĩra ngoro andũ a mĩaka yothe nĩgetha mathome rĩ, andũ nĩ marabatara gũkorwo makĩmenyithia andũ akũrũ kana arĩa matathomete bata wa gĩthomo. Ũguo nĩ kũga atĩrĩrĩ, tekinoronjĩ nĩ ĩrathiĩ yambatĩrĩte na gĩkĩro kĩa igũrũ na gũgakorwo kwĩna maũndũ maingĩ marabatara ũtungata kũgerera intaneti kwoguo rĩ, gĩthomo harĩ andũ a mĩaka mĩingaingĩ kana arĩa akũrũ nĩ kĩa bata nĩgetha gũtigĩrĩra oothe nĩ marakorwo magĩtũarana na tekinoronjĩ ũrĩa ĩrathiĩ na maũndũ ũrĩa marathiĩ magĩcenjagia.

Niĩ nĩndĩhokaga honge cia thirikari harĩ kũgitĩra ũhoro wakwa niĩ ndĩta mũndũ kĩũmbe, ndĩciĩhokaga nĩtondũ wa rĩrĩ, technology kũhĩtũkĩra intaneti-rĩ, nĩkoretwo ĩgĩkũra na njĩra ya igũrũ na rĩu gũgakorwo na kĩndũ gĩtagwo personal information ĩrĩa noyage gũkinyĩrĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ kũringana na wee ũrĩa ũngĩenda. Tarĩu nĩũkoraga kwĩna akorwo nĩ accounts kana nĩ cia Facebook kana ni cia kũría Instagram ugakora wĩna passwords cia kũgitĩra rĩngĩ s ciaku nĩũkoraga thimũ-inĩ kwĩna andũ mekĩrĩte passwords kũrĩa kwa message. No njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ ũhoro waku ndũratwĩka wa gũkinyĩrwo nĩ andũ othe kana gũkinyĩra andũ othe na íyo nĩ njĩra ĩmwe ya gũkorwo atĩ thirikari nĩ ĩgitĩrĩte maũndũ macio.

Ũremi wa mũingĩ nĩ kĩndũ kĩagĩrĩire gũkorwo gĩkĩrorwo na kinyi, tondũ rĩrĩa mũingĩ wagĩa na ũremi harĩ wĩki wa maũndũ kana rĩngĩ mĩario, no tũkorwo tũkiuna watho, kana mũingĩ ũkorwo ũkiuna watho, marĩa mawatho marĩa matongoragia bũrũri, kana marĩa magathĩkĩtwo nĩ thirikari. Na rĩrĩa twaga watho, no tũkorwo tũrĩ hatĩka-inĩ ya gũkorwo tũtirĩ na mwerekera ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo wĩ ho. Kũguo ũremi wa mũingĩ nĩ wagĩrĩirwo kũeherio biũ na kũnyihio na nĩ getha tũtuĩke a gũkorwo tũkĩrũmĩrĩra mawatho ma bũrũri na marĩa mekĩrĩtwo nĩ thirikari ma gũtongoria mũingĩ wothe.

Wĩroreri wa TV nĩũhutagia maitho na njĩra nene. Njira ĩmwe ĩrĩa ĩngĩtũma TV ĩhutanie na maitho ma mũndũ-rĩ, nĩgũkorwo atĩ wĩkĩrĩte ũtheri mũingĩ gũkĩra wa kawaida. Ũtheri wa TV nĩwagĩrĩirwo kũrorwo mũno tondũ nĩgetha ũgakorwo ũgĩtigĩrĩra atĩ ũtheri ũcio ndũnaingĩha mũno, ũkorwo ũkĩhutia maitho kana ũgĩthũkia maitho ma mwĩroreri kana eroreri arĩa marakorwo makĩrorera TV ĩyo, tondũ ũtheri ũgũkĩra nĩũthũkagia maitho.

Mũndũ agĩrĩirwo gũkoma gatagatĩ ka mathaa mũgwanja nginya mathaa manana. Mathaa macio nĩmo makoragwo mahĩtũkĩtio nĩ ndagĩtarĩ, na nĩ mathaa magĩrĩire ma ũgima wa mwĩrĩ mwega wa mũndũ.

Motungata ma Huduma Centers rĩĩ nĩmakoragwo marĩ ma bata harĩ mũingĩ. Huduma Centers ici ikoragwo irĩ mataũni-inĩ, na kana igakorwo ii major centers iria tũkoragwo nacio taũni-inĩ. Huduma Centers nĩ ihingagĩria a mũingĩ mabata matiganĩte, a ũheani wa ibandĩ, a uheani wa licence, no ũkore ningĩ andũ nĩ marathiĩ kũrora ũhoro wĩgiĩ number plates ciao cia ngari na maũndũ mangĩ matiganĩte ta macio marĩa makoragwo mena kĩguni kĩnene harĩ mũingĩ.

mmh Maũndũ megiĩ tekinoronjĩ-rĩ na mawĩtĩkio ma andũ-rĩ harĩ gũkinyia gĩthomo rũgongo rwa bũrũri wa Kenya, nĩ ũndũ ũgũkorwo wĩna ũguni mũnene nĩgũkorwo atĩ maita maingĩ rũgongo rwa bũrũri nĩ kwagĩte gũkorwo na njĩra njega ya kũgacĩrithia gĩthomo ũguo ũgakora kwagĩa na tekinoronjĩ njega ta ũhũthiri wa laptops kana thimũ na computers nĩgũgũkorwo kwĩna ũgacĩru wa gĩthomo rũgongo rwa bũrũri tondu thirikari nĩkoragwo na ihinda inene kana ihinda iritũ gũkorwo ĩgikinyia motungata ma gĩthomo ta waki wa irathi, uheani wa mabuku na kũgacĩrithia gĩthomo icigo-inĩ icio kũhĩtũkĩra njĩra cia kawainda cia gĩthomo, ũguo tekinoronjĩ nĩ ĩgũteithia gĩthomo na njĩra nene.

Mũtambo wa CCTV ũrutaga wĩra na njĩra ya kuoya mbica cia maũndũ marĩa marahanĩka ĩria-inĩ ĩyo kaga gĩcigo-inĩ kĩrĩa mũtambo ũcio wĩkĩrĩtũo. Mũtambo ũyũ nĩ wa bata nĩũndũ nĩũtigagĩrĩra atĩ nĩũrateithĩrĩria harĩ kũiga ũgitĩri. Andũ no mahũthĩre mbiacara-inĩ ciao, mahũthĩre mĩciĩ-inĩ yao, ona atongoria rĩrĩa marĩ mĩcemanio-inĩ kana andũ othe rĩrĩa marĩ mĩcemanio-inĩ yao, gũtigĩrĩra atĩ ũgitĩrĩ nĩwaigwo na gĩkĩro kĩa igũrũ, haca kana mũno mũno mĩtũrĩre-inĩ ĩrĩa tũratũra ya tekinoronjĩ na intaneti. Ũguo nĩ mũtambo wa bata mũno harĩ kũiga ũgitĩri.

Nĩ kũrĩ maũndũ ngũrani marĩa matũmaga andũ manyitwo nĩ ũgwati barabara-inĩ rĩrĩa marahũthĩra ngari ciao. Maũndũ maya mamwe nĩ ta rĩrĩa ũkoraga ndereba wa ngari nĩ anyuĩre njohi, kana nĩ arĩirwo, kana nĩ ahũthĩrire ndawa atuĩka wa kũrĩyo na agakũrwo nĩ aracũngĩrĩria kana akarehe mĩtino barabara-inĩ. Ũndũ ũngĩ ũngĩtũma mĩtino yoneke barabara-inĩ nĩ gũkorwo kwĩna mbura nene bara ĩgakorwo ĩtenderete, na nginya ĩgakorwo maĩ magakorwo makĩhĩnga bara kana magĩthũkĩa onginya ndaraca, na ũgakora nginya ngari nĩ ĩragwa, ona gũthũkanga nĩ ũndũ wa mbura nene. Ona bara gũthũka no maũndũ mangĩ matũmaga gũkorwo kwĩna ũgwati barabara-inĩ andũ rĩrĩa marahũthĩra ngari.

Harĩ andũ arĩa mena ciana bũrũri-inĩ wa Kenya, kana aciari arĩa mena ciana nĩ mageragĩra moritũ matiganĩte, nĩũndũ aingĩ nĩ makoragũo matarĩ na mawĩra. Ũguo magakorũo nĩ maragerera moritũ ta ma kũrĩha bithi cia thukuru, kũrigitũo gwa ciana ciao, ona o kũrigitũo kwao o ene. Ũguo moritũ maingĩ makoragũo moimanĩte na wagi wa mbeca, na mũno mũno wagi wa mawĩra nĩgetha andũ makorwo makĩona mbeca icio.